Mundũ athiaga thĩinĩ wa thimũ yake akahingũra kwa M-PESA. Wathi kwa MPESA ũka hingũra mwena-inĩ wa Lipa na M-PESA, mwena-inĩ wa Lipa na M-PESA ũgathiĩ kwa Pochi La Biashara. Wakinya kũu gwa Pochi, ũgeekĩra namba ya thimũ ya mũndũ ũrĩa ũrenda gũtũmĩra na mũigana wa mbeca iria ũrenda kũmũtũmĩra, ũgacoka ũgeekĩra PIN yaku, ũgacoka ũkamũtũmĩra.

Ngwĩciria M-PESA ĩkoragwo ĩkĩendeka mũno nĩ gũkorwo mĩtaratara yayo ya gũkinyinĩria nĩ ĩkoragwo ĩgĩhota gũkinyĩra andũ aingĩ, na o ho magakorwo marĩ na maanjenti aingĩ aria mahotaga gũkinyĩra namba nene ya andũ, na ũndũ ũmwe na ũhotekeku wa gũkorwo ĩrĩ kũndũ gũothe. Kwoguo Airtel, ũrĩa ĩngĩĩka nĩ nĩ nĩ kũgacĩrithia mĩtaratara yao ya ũkinyanĩria. O na o ho, ituĩke ya kũongerera namba cia maanjenti arĩa makoragwo marĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri na nigetha ĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩgacĩra.

Mbeca cia mobairo cikoretwo igĩteithĩrĩria mũno ahũri a biacara makĩrĩa marĩ mĩhago-inĩ yao ya o mũthenya wa wendia na ũgũri wa indo iria marabatara nĩ imahotithagĩa gũkorwo makĩgĩtuĩka a kwaria na endia na agũri, magakorwo may be tũkĩheana kwa mũhiaono ta kaũntĩ-inĩ ya Kisumu mũndũ angienda gũkorwo agĩtũmana indo kaũntĩ ĩngĩ nĩ ahotaga kũhũra agacoka agatuĩka wa gwĩka marĩhi thĩinĩ wa mobairo yake agacaka agatuĩka wa gũtũmĩrwo mĩrigo yake kana agatuĩka wa gũtũmĩrwo indo iria akwendaga kuma kaũntĩ-inĩ ĩno kwoguo mbeca cia mobairo nĩ ituĩkĩte cia gũteithia mũno ahũri a biacara ũkaanyihĩria wĩra wa gũthiĩ kuma kũrĩa marĩ magathiĩ thĩinĩ wa kũndũ kũngĩ kũgĩra indo iria marabatara, magakorwo nĩ iramateothĩrĩria thĩinĩ wa kũnyihia mathaa, na ikamateithĩrĩria kũgĩa na, kũgĩa na ũhotekeku wa kũreherwo indo ciao thĩinĩ wa kahinda karĩa kagĩrĩire maregũtiĩka a gũteangĩrwo mathaa.

Ũngĩenda gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwaku ũgũbatara gũthiĩ thĩiniĩ wa mũgũnda waku ũtuĩke wa kũrĩma mũgũnda waku na ũharĩrĩrie wega. Warĩkia kũũharĩrĩria ũcoke ũhande mbegũ ciaku cia ngano, wahanda mbegũ ciaku, rĩngĩ ũhũre mĩmera , uhandanĩrie, ũcoke wĩkĩre bataraitha ũcoke wĩterere hĩndĩ ĩrĩa kũgĩe na mbura, na nĩgetha mĩmera yaku ĩtuĩke ya gũkũra rĩngĩ ya kũra yanenaneneha no ũtuĩke wa kũmĩhũra ndawa ya kĩndũ ta mbaa, na nĩgetha ũrigĩrĩrie mĩmera yaku ndĩgatuĩke ya kũhĩa nĩ mbaa. Ũcoke no weterere maciaro ma mĩmera yaku, na nĩgetha ũcoke ũtuĩke wa kũgetha magetha maku.

Mũndũ angĩkorwo akĩenda gũtũma gũtũmĩra gũtũma mbeca kũrĩ andũ a nyũmba yake, kũgerera M-pesa na akorwo ndarĩ na mbeca cia kũigana thĩiniĩ wa M-pesa yake, mũndũ athiaga athiaga o kwa M-pesa, o ta ũrĩa ũtũmaga mbeca wĩna mbeca, ũgekĩra namba ya thimũ ya ũrĩa ũrenda gũtũmĩra, ũgacoka ũgekĩra mũigana wa mbeca irĩa ũkwenda kũmũtũmĩra, wacoka wekĩra pini yaku, ĩkũragia kana nĩ ũkwenda nĩ ũkwenda kuongerera mbeca mũigana cigana ũna thĩiniĩ wa mbeca irĩa ũrenda gũtũma kuuma harĩ Fuliza. Wamĩra ĩĩ, ĩgatuĩka ya gũtũma mbeca icio kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrenda, na ĩgakwĩra nĩ wahota watuĩka wa gũkinyanĩria gũtũmĩra mũndũ ũcio mbeca icio, ona angĩkorwo nduma na mbeca cikũiganaga ũguo thĩiniĩ wa thimũ yaku

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũingĩra thĩinĩ wa yunibacĩtĩ, agĩrĩirwo nĩ kũũrio marĩtwa make, na namba ciake cia kĩbandĩ, kũrĩa aumĩte na grade ĩrĩa a nyitire kĩgerio-inĩ gĩake gĩa KCSE, na kothi ĩrĩa arenda gũthiĩ gũthoma thĩinĩ wa university.

Mawatho marĩa makoragwo kuo, kũhingia mabata makũheana njanjo harĩ ciana iria ciumaga icigo iria cionaga mbura nini, nĩ tagũkorwo ho kwa atungati a arwaru thĩinĩ wa icigo icio, magatuĩka a gũthiũrũka kuuma nyũmba kwa nyũmba, makĩheyaga ciana njanjo iria cita cikinyĩ citakinyĩtie mĩwaka cita ci ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩheyo njanjo kwa ihinda rĩu.

Maũndũ marĩa maũragio hĩndĩ ya gũcaria wĩra nĩ, kĩambĩrĩria ũkaamba ũkaũrio marĩtwa maku, ũgacoka ũkaũrio ũmĩte thĩinĩ wa bũrũri ũrĩku, ũgacoka ũkaũrĩo ũramenyire atĩa nĩ kũrĩ na mweke wa wĩra thĩinĩ wa, rĩngĩ tuuge nĩ ta kambuni, ũramenyire atĩa ni kũrĩ na mweke wa wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo. Ũgacoka ũkaũrio wathomete kothi ĩrĩkũ. Ũgacoka ũkaũrio ũngĩkorwo ni ũkũheo wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo, ũngĩhota atĩa kũgacĩrithia maũtungata ma ũruti wa wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo ũngĩtuĩka wa kũheo wĩra ũcio.

Aciari rũrĩrĩ-inĩ rwakwa hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mĩtuthũko ya mĩrimĩ, matigagĩrĩra atĩ nĩ marora mĩrĩre ya ciana ciao, na o ho, angĩkorwo nĩ mũtuthũko wa mũrimũ ũrĩa waagĩrĩire nĩ gũtwara mwana waku atuĩke wa kũheo njanjo, magatigĩrĩra atĩ nĩ matuĩka a gũtwara ciana ciao, na nĩgetha cituĩke cia kũheo njanjo kũgirĩrĩria citikagwatwo nĩ mĩrimũ ĩyo.

Waagi wa mbura thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa ũcũngagĩrĩria gũkorwo kũrĩ na ng'aragu, na ho ho, ũgatũma arĩmi makorwo magĩthiĩ magĩkĩhĩtũkĩra ihinda iritũ nĩ gũkorwo matikoragwo na maciaro marĩa marutaga thĩinĩ wa mĩgũnda yao, makamahotithia gwĩka maũndũ mao ma o mũthenya o mũthenya.

Arĩmi a mĩgũnda mĩnini manyitaga itemi rĩa ũtonga wa ũrĩmi wa kaũnti ya Garissa na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na ũnyihu wa irio thĩinĩ wa kaũnti ĩyo, na o ho magatuĩka a kũongerera kũnyihia, kũongerera ũtonga wa kaũntĩ ĩyo kũhĩtũkĩra ũrĩmi.